Ore entoki nagira aiendelea tene naa entumo olarikok etiu enaa entumo e cabinet, ore entoki e tipat tene naa keponu ilarikok atumo tenebo neyau ideas ashu neyau mawaidha tofauti, nichangia te motions nagirai aizungumzia, peyie isaidia ashu piing'oru mbinu peyie isaidia enkampuni ashu enaduoa siai natii peetumoki aindelea vizuri. Neeku ene tipat tooltung'anak pookin.

Ore ena entoki nalotu ndamunot naa nturkuluni ashu a masaa pookin naifugai tiang' aa nena motonyik. Neeku ore kuna motonyik naa ine tipat kisaidia iltung'anak too rishat pookin naanyamal iltung'anak ashu a torishat pookin nayeu oltung'ani neesie shughuli ashu nedung'ie entonai naata. Neeku ore ena toki nee ene tipat ene maana, kisaidia iltung'anak too nkatitin pookin. Neeku kifaa pee eshetaki iltung'anak inkajijik, nifuga aitobiraki, ore enkata nayeu impisai nemir aitaa naduo pisai, netumoki siinje aaku keeta ntokitin enye naidim aitegemea terishata pookin.

Ore mbaa niyiu nias piyas ena siai naa lazima pee iyolou aitumia mashine, lazima piiyolo sii ajo kakua keek indim ataarie ntokitin pookin a nkukunik, enkonkoni lazima piiyolo irkeek li mix oltung'ani piitumoki ataara peyie melo ake nilo alo aitushul irkeek nimaniki meeta esiai nitaasa iropiani ake i waste a. Neeku ore ena siai naa ene tipat teneeri nkukunik ashu enkonko natii nkajijik naa lazima sii peeer oltung'ani loyiolo expert peyie etumoki aitobirai esiai enaduo naasita.

Ore enkolong' natasa ena siai naa enkolong' na naitaji apa ashu naata mahitaji o ntokitin ashu a eno ropiani, nilo oltung'ani entoki naji dumpsite nilo asotu ntokitin naidim atimirayu ashu a ntokitin naata bei ashu a ntokitin niindim aibelekenye iropiani, nilo alo amir toldukai ashu ilo amir te nkampuni enye enaa plastic, nishuk enkampuni nilo amir nekinjori iropiani nekisaidia inaduo ropiani too nchugulini inonok niata aa eeku taa esiai ino ina, nekisaidia too njot pookin amu kisaidia aishu nyamalitin naduo naata oltung'ani.

ore sababu panyorr enasiai naa ore ildiein loifugae eh, keku security tolopeny ikindim ildiein atorrip nikindim aishoo protection pookin niyieu neeku meetae ing'uesin ashu meetae ilapurrok loponu itu ining neeku ore ildiein tenifugae naa intokitin e maana ntokitin etipat ntokitin naisaidia iltung'anak tonyamaliritin pookin ashu towuejitin pookin nenyamal iltung'anak neeku ore ena kifaa pifuga ake iltung'anak ildiein nesidanu ashua netumoki ninche aing'ura aitobiraki nisho endaa enye.

Ore ena naa kitchen ashu a ewoji nayerishoreki too nkajijik sapukin, ore entoki e tipat kuhusu ene ashu ena kitchen ashu ewoji nayerishoreki too nkajijik sapukin, naa ore kitchen naa mitoki ee ai chafua enkaji pookin teneeku iyata kitchen oltung'ani, itumoki ataasishore te kitchen, nisafisha ashu niindim atung'wai aa chafu. Yiolo piing'ua a chafu, nemitoki e room pookin aaku chafu amu iyiolo bedroom nemebaiki endaa bedroom. Neeku ore ena nee entoki e tipat oleng' tenedung'dung' iltung'anak inkajijik , netumoki sininje ee atudung' nkajijik enje pee etumoki atotoni torgilat tofauti tofauti.

ore entoki nagira aasa tene naa nkishu nagira aanya oltaka ashua oloshi toki loibukori ingarrin irorin nayauni tonkampunini nayauni tonkotelini nencha siniche nayiolo inkishu oltaka kepiru kake ore kule mitoki aaku, keeku tofauti ononkulie neeku ore ena naa entoki etipat amu kitopirr sii inkishu nemitoki intokitin kumok apuo waste ketumoki inkishu ainosa neim olameyu neeku ore ena naa entoki etipat ashu entoki e maana toltung'anak amu keraposho inkishu netum iltung'anak iropiyiani.

ore entoki nayieu oltung'ani pees ena siai ashu petumoki ataasa ena siai meeta matatizo yeyote lasima piyiolo eninko tenikut ena mowuo lasima sii piyiolo osauti loifaa nitayu peyie iendanisha wenaduo event natae neeku ore ena iltung'anak expert nloos ashu iltung'anak loifunza irkulikae loos peyie etumoki ataa kees teleleki bila masumbuano netumoki sii aendanisha oladuo siai nasitae.

Ore ena siai enikunari te murua ang' naake eloito vizuri amu ketaa kepikitai inkera kutitik sukuul peetumoki sininje ashom aisumata, netumoki ashom atayiolo ainoto eng'eno tine wuei. Neeku ore ena nee entoki e tipat ashu entoki e maana amu ketaa eti sukuulini nataa napuo nkera kutitik nepuo ang'enu tine wuei, nepuo aas ntokitin nayeu tine. Neeku ore ena naa entoki e tipat oleng' tenees iltung'anak te wuejitin pookin ashu te murua pookin.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa utamaduni nagira aiendelea tolosho ashu a ntokitin e kitambo nagira iltung'anak aas terishata e taata aitadamu ate ntokitin apa naipita ashu aa aitadamu ate orkereri lenye le kitambo. Neeku ore ena naa entoki e tipat amu ore taata elelero nemeyiolo ajo kanyo nagira aiendelea ashu nemeyiolo utamaduni enye e kitambo. Neeku lazima pee eponunui aas aitadamu netumoki sininje atayiolo ajo kanyo apa eesi to nkatitin apa nemtetii ninje.

ore imbaa niyieu piyas ena siai naa lasima oltung'ani piyiolo eh, aitumia ena mashini nitumoki oltung'ani ataranya aitobiraki ashua lasima piyiolo enikoni enewoshi emashini lasima sii piyiolo challenges enyenak paa enelo ake nerruoyo niyiolo oltung'ani aitobira niyiolo airekebisha peyie etumoki ataa mei mislead iltung'anak linonok ashu mireu iltung'anak linonok ewueji duo nemifaa neeku ore ena naa entoki etipat entoki e maana teneesa toltung'anak pookin ashu tolosho pookin.

Ore tenaitbir ena naa kajing' ake ewoi nemiri nainyang'u, nadung'dung', nanya naake aji ninye mutura. Ore mutura kejo irkumok inkirik oldiain itobirieki, neeku naa ore ena naa entoki sidai namelok naa ore piinya nekidim nai nekidany elukunya metaa inyita ake enaake.

Eee kadamu enkolong' nataasa ena amu kore enkolong' nataasa nee enkolong' naigurana empira naa ore empira nee entoki sidai oleng' toltung'ani haswa te kulo kijana ni le taata, amu itum orkijanai kiti logira aitobir osesen lenye nemesioki ninye amoruau amu kees ninye entoki naji exercise, nitobir osesen lenye nisho osesen minoto nguvu naa ore inakata mitoki atum moyiaritin kumok. Neeku kisho osesen lenye metaa keneneng' nesidanu osesen nitoki atum nguvu.

Ore enaiko tenalimu ajo ene tipat ena baye naake aidim atolimu ajo kesidai ena naasita kulo lewa, naake ees ilewa nees iselenken. Ore naa tolosho le Kenya naa kees kulo lewa esidai oleng' tenepuo nkuapi o kulie oshon amu kepuo ninje nepuo aisulu te nekua kuapi nepuo ayau emirishoi olosho le Kenya. Neeku ene tipat ena baye oleng' amu kaidim atejo kishoro olosho le Kenya ena siai enkwetata naa kishoro te sidai oleng'. Neeku ene tipat amu kegira ailepunye enkarna olosho le Kenya.

ore eng'eno nayieu oltung'ani pees ena baye naa eng'eno sapuk nagut amu ilo oltung'ani sukul aisomeya esiai ositima naa ore ositima neyiolo poking'ae ajo entoki naa ke hatari oleng neeku ore ake piilo sukul niyakikisha ajo isomeya ompaka niyiolou pokitoki ositima amu mendala ositima kewoshisho ositima ekindim naaji atara tua neeku ore ena naa embaye nayieu eng'eno nagut neyieu sii nitum irmalimuni sidain oleng likifunza ena enatoki.

Ore enaiko tenaitobir ena naa kalo naa nanu olchamba naun irpaek, ore ake paun irpaek nalo nainyang'u ntokitin poikin naijo esekenkei, nainyang'u oljiko lalotu apejie kulo paek. Kore ake painyang'u naing'oru ewoji sidai torbaribara atii enkalo orbaribara namirie kuna tokitin. Amu ine wuoi itumie ilanyang'ak kumok oidim ainyang'u ena toki. Neeku naa ena baye ene tipat naa neja aiko tenaitobir ena baye.

ore enadamu tenadol ena naa kadamu sukul ore sukul apa natii naa ekipuo pookin nikisoto teweji naji dining hall nikipuo atoni nikias entoki naji uh, CU ore pekias CU nikirany nikiro duo imba naipirrta sukul nikinkunaa nejia esiai esukul amu nejia naa ifaa pepuo inkera aning'o neyiolou enegira aikunaa sukul amu keetae naa inkera naitasheki inkulie naa ninche lopuo aliki ajo kaji egira aikunari.